Bo kamanut boisietab koletab logoechu amun teshinichi anan ikoni chi rapinik kobun mungaretab tuguchuab logoek chuto.

Eng gaa ketilili koroi anityo kemurmur anan ketilatil anityo kekarangan koroi sikopit kwaam chi.

Boishonik cheimuch ogeer en soet, cheibu serkalii ko boishonik cheu chobetab sugulisiek, chabetab barabaraisiek, ibunetab beek, ibuneetab sitimet kobwa gorik kobwa kokwesiek ak tuguuk alak chechang, cheu toretet en kobootik chemengech, ak kanetetab lagook chemoimuchigee ak kotoret icheget en somanenywan

Eee kikomuch serikalit konyumnyum nyorunetab boisiet ak kobunkei ak ichek, toreti neranik koyai kasisiek cheu Kazi Mtaani ak alak.

Kazini ko kazitab kolsetab kitunguinik eng kokwenyu kotoreti kabatik missing ak bik ichek che kolei kitunguik konyor konyor rabiinik kobungei ak mungaretab kitunguik chotok.

Koroi ko beetroot, beetroot kotoreti koteshi chii karotik anityo eng kealda inendet ko kali mising ako much kokochi rapinik anan ko faida neo mising.

Boisiet ni kobo kamanut mising keyai amun konu faida neo anan kelchinet neo eng kabatiik che ibati kiito.

Sayai boisioni eng betut netai, ko suppose atilil imbaaret komnye anatyo asuupchi ngungunyek anatyo andenee eng lainda keswekab koroi sikochuun ichek eng lainda nemnyee akapis icheket.

Sikoriip chi chametab bortonyin komakat kwaam amitwokik che kororon, makat kwai chito mazoezi eng kila betut ako makat koee beek chito che klasisiek sisit eng kila betut ak kora sikoriip chito chemetab bortonyin komakat kotililkei chito anan koyai usafi inee.

Bo kamanut kolsetab tuguchu choto komuchi kokoch kabatiindet kelchin kobunkei ak soket newendi ak kora komuchi kabatindet noto kwaam kou chakulekab, kopoishe inee kou amitwokik.

Ni ko chepololet, chepololet kocham biik chechang mising amun itilili borto ako amitwokik chemuch kochope chito amitwokik cheu chapati anan koteshi tugun cheu viasik, ako biik alak komachame kwaame chepololet amun makasei ichek ko anyiny anan mamache harufu ngwai anan koro ichek chepololet.

Eng pichaini ageere chepololonik chechang, ipooru kole eng yu kotesetai kabatishetab chepololonik, choto chechang ko kabatindet kwae mungaret nebo chepololonik, makityo kwaam inee eng gaa ak kora kwalda inee sikopit kotes sobenyin.

Kiboitinikan serikali kotoreti kastoma kotil nambeshekab huduma eng oret ne nyumnyum amun ngotil kastoma inekei komuch kobun uuindo eng tilet anan koma ingeen ichek oret neboishe, alak eng biik koma indoi simoishek chemuch kochute online sikotilchikei ichek nambait notok.

Eng kokwenyun koboiboinchun biik siketab lakwet eng oret nemnye mising, ichek kobwani katamba lakwet ne kakisich anan lemi siket anatyo kokoch lakwet noto zawadi ak mama nenyi ak kwachi kiiy tugun cheu shopping anan koipchi tugun che toreti eng kasarta noto. Kora, kobwani kotoret mama anan kaitab lakwet nemi siket kotililchi oloo ak oloo ako toret eng betusiek choto maimuchikei mama noto kasikisie.

Katunisiet eng kokwenyu koboiboichini biikab kokwet mising amun katunisiet kegeere kou tumdo nemnye mising eng biik aeng che kaitunkei. Betutab katunisiet anan betut nebo chopetapkei sikoit katunisiet noto ko bwoni biik tugul chebo kokwet sikopit kotoret che itunikei ak familisiek kwai koyai boisiet netinyekei ak katunisiet noto ak kora kogeere biik katunisiet ko kiit ne lel ako kiit neimuti che itunisiekei koba kiwango ake nebo sobet.

En kokwenyun kotindo biik korotwek chekinomdoige, korotwekchoton cheu ting'oek ko koroito neimuch konamda kei biik en chokyinet, kora pcheet ab tuguk chemolu kopchei biik cheu towelisiek, sundanusiek anan ko piniseik.

Ngaro boisioni akere monmonik choton ko logoek chekinyoru en street anan kora ko amitwogik cheome biik, amun logoek cheome biik missing

Ikortab konoret kobaibaenjin kowenyun en oret ne inegei, biik chotok chebo kowenyun kokoin heshima anan torornotet chito nekisikoni en betunyi, en betusiek chotok kotoreti biik ab kokwet biik chotok koibet chi ng'wan akokochi toretet neinegei en betusiek chotok ako toreti ichek en kiagetugul nemokyingei familia notok.

Sikomuch chito kwo bakecheken komakat ine kongen ole min hospitali anan ko ole kinyoisien kora komagat kongen ine ngotindoi rapinik chebo keret noton cheliponi chito nechekeni ak tos mi chekena notok en betut ngiro en wikit anan betusiek ngiricho anan saisiek ngircho, kora kobo kamakat chito noto kongen kole ititoi ono oldo yotok ole kichekenisien.

En boisioni komagat kotindo chito ng'omnotet kou ripet ab tuguchu, tos kiriptoi ano ako tos kikoldoi ano ak tos ibe betusiek chetia sikobit komong' ako tos oret ngiro ole kikoldoi? Tos kikole kou bandek anan kikole kou nei, anan kindo kou ne lainda, karik chenyolu kotinye chito ko oldo ole kikole tuguk chuto ko ano, nyolu kotinye chito ng'omtotet noton bo Greenhouse amun kikole tuguchu en Greenhouse ako magat kotinye chito karik cheu Greenhouse anan mbaret ,keswek, rapinik chekiribe tuguchu agoi koit betusiek chuu anan kasarta nekikesei.

Bo kamanut missing' kegol koroi missing' ko kobotik konde mbaronik cheyechen asikoyae ichek mung'aret akonyor rapinik akotes bandaptai nebo sobengwai ako toreti kobotindet noton nemining' koldai en sokoit ak kora koboisie en kaa.

Eii ayani ole kachuchuket nebo chorset en serkali kobunu boisiet ab muswong'notet ab kasari ako komoswek chemagat ketopen keker missing' ko West Pokot ak Baringo che chang' missing' chorset ab kiagik ak alak ak kora ko chorset en taonisiek cheyechen cheu noton Nairobi ak Eldoret ko magat koro serkalit missing sikochuchuch chorset bo tuguk ak asenet neibu chorso noton.

Pongonutik cheu keret ab kamuget ab chii chekiboisien mising asikro kole konyor chitugul boisionik ab sort en kekeindo. Mising eng kokweshek. Eng' pchet ab tuguk choton bo sort, keipe kopa kokweshek. Kipcheitoi eng kokweshek. Eng yotok, koelewanikei anan koyonikei anan kongen kei piik mising chepo kokwet. Anan kongen kole, ainon chito netindoi shida mising kosir age.

Imuche konyor chi boisiet nebo KRA koboisien apit nebo eCitizen ako imuch koboisien chito simoit nyin anan kowo chito cyber asikonyor boisiet ab KRA, en biik chetinye smartphone mo mulika mwizi akomo simoisiek chemengech komuch chito koboisien simenyin ako chito nemoinye smartphone el much kodownloaden app nebo eCitizen komagat kwo cyber asiketoret en olindo.

Kainaik cheu bishop anan rayleader anan revarend chekikojin chito ana kndoindet nebo kaniset eng kaniset ne wendi eng kaniset neu catholic kekochi chito neo anan chito ne teleljin kaniset Bishop anan komi chekele Fathers eng kaniseshek alak koboishe kainaik heu revarend anan rayleaders ko kasit ne yoei bichutok kandoikab kanisa ko kondoji kanisa engoret notok leel anan oret noto magat kosubgei ak bibilia ako somonji ngatutik ak ako net biko chametab jehova anan ole moktoi jehova anan olemoktoi bibolit kosub ichek sobei kwai anan kotebi eng kibagenge akoborji kandoinde notok chomiet bik tugul chebo kanisa notok ko kasitab chito ne kandoindet nebo kanisa

Ngwo chito netindo myondap Cholera komagat inei kotoune rumit ab emergency amu kakobet beek chechang' missing kosupkei ak kang'ung'unet anan ko haja noton neo ko magat chito kwo kechopchi ana kemut en oret nebo haraka amun kokobet beek chechnag' en borto nyin ako imuch kokon betet ab sobet en nyumnyumindo.

Kainet neo nekikoini kandoindet neo missing en kaniset ab kokwenyun kekuren Reverend netononchin kanisenyon.

Tienik chotok chekokoechekitun missing en kokwenyon ko cheu Rose Cheboi ak tienindet nebo Mungu missing inei.

Chopisiet nemagat nebo katunisiet en kokwenyun missing ko notok nebo koitoet ab kanyook koba kotab bibi harusi kobu kapsandano, ko kapsandano komagat ichek kokon kanyook choton ko tuga ak rapinik choton ikoni kotab chepto noton kituni.

En kokwenyun ketoche chepyoset en kotab boiyot en oret nemie missing, oret noto ko chepyoset nekakimut konyo kot bo boyot kotoche chepyoset ab bigoi missing akoborchinot olon ak olin konai kotab boyonyin komyie.

En kokwenyun keribe korotwek komabit missing akekirindoi ichek kobun oret ab tililet, tilili biik ole menye ichek korik anan ole ruitos ichek, kora kitoboni biyut ab kiagik ak ole menye biik kindoi ole loo missing, en sector nebo health komwoe kole monyolu komenye kot agenge kiagik ak biik, kora monyolu kotuiyo lagok ak sesenik ak pusinoik asimonyor ichek Rabis anan myonwogik alak.

Yoimoche iyat ole kikonoren rapinik notok ko sacco koyoche iteb toretindet tebutik chechang' kotomo iyat account inotok sikorun komosirkei ak biik akinae ile ng'otutik achon chekerube ako tos nei nekerube akotos faida ainon nekonin ak kotoretin sacco inoton.

Yo kochut inei chi boisie notok bo serkali keribe chito noto missing kikoni bichotok kikuren bodyguard asikorib kalyenyin ak sobenyin asimonyor ajali aketugul anan kora ko chito neyoe boisiet ab serkali koine kekere kou malik ab serkali.

Eng kokwet nyu kesiptoi boisien, boisionik kong'ete biik che mengech ak cheechen agoi bik chemengech eng oretab kanetet ko kagoit chi kenyisiek taman ak mut agolany anan ko kagotoi chi, ko kagoyam chi koibois kegoch, kegoch anan keneta agobo boisit noto megat koyai ine kou chigindet.

Katoltolwek chekipoishe sikoriip akwaindoab ngungunyek asikotes rurutik ko tuguk cheu kertit nakakinem eng imbaaret kemetoi inendet koyaam asinityo sikotes akwaindoab ngungunyek anityo kora ko katoldolaik chekipoishe kou choto ko keturek kora kotese akwaindoab anan riipe akwaindoab nyugunyek, alak ko mbolea cho kiale. Mbolea cho kiale ko cheu CAN ak Phosphate.

Akonyiti biik che echen eng kokwenyun kotinykei ak kasetab iit nengwai, akase iit icheket akakase ngalek che mwoe icheket akotyo kora akanyiti kanetutik che ineto ichek, kora komwa ichek kole ya nitokni anan makararani asupi notok sikopit akanyit icheket.

Eeh ami atebe akobo tuguk che makatin anyit, loniek ak kora tos iysot kolene loniek choto, atepe chito netelelchini loniek chotok anan kanetindet neineti akobo loniek choto.

Yulet ab rabinik kotegemeanen rabinik ngicheruu kongeten mpesa Koba bankit kotegemeanen rabinik chechang korabinik kongatgei ak siling agenge komatile give ango rabinik Cheshire bokol kotile rabinik kosubegei ako ngatutik chekirube en toilet noton Bo rabinik nginemu kobun mpesa Koba benkit

Eng olomenye kokure chopikab ropta ropta eng betusiek cheyamat emet kobun piretab beek. Bokopiire ichek beek sikosom Mungu koropon eng oinonit.

Ageere ale mie atinye chito nekerwon amitwokik chochome ako toreto eng sobet siyasob amun amitwokik che geere inee anan che geere kole makat aam kotindoi minutik anan vitamns che yamat ak tuguk tugul chemakat eng sobetab kimugul meet asikokirinda korotwek eng sobenyin.

Kimuchi che chepoishe eng kanetisietab soket kogeer ichek kole kakararanit soket kobunkei ak kanetengwai neo mising, ko ichek komakat konetkei mising akobo soket asikotoret che ineti anan sikotes che ineti ichek. Ngo teskei ichek kotese choto biik che ineti akobo soket, sokait.

kwanai ale kokoichuchuchak rabinik ing' konoret ako matinye naet akobo chuchuget nootok ako muuch anyor naet akobo benkit kobun atembeleanchi olemi bankit nootok anan ofisishek kwai akatebe ng'alek chootok ana much aboisie simet apirchi icheget, sikomwo, apirchi customer care neng'wang'et sikomwoiwo amune akochekenwa ine amune

Ngalek chekaip EACC eng soket komuch koip sumbuanet amun ngalek choto kobo chemaraket.

Bo kamanut koroito ni eng biikab kokwenyu amun koroi kotindoi faideshek chechang cheu, much kealda koroi ak kokon rapishek anan kopoishe biik anan kwaam ichek koek amitwokik ako tes itoondab bortongwai.

Aripe chepkondok che kitile kelipani ak chekiwale apoishe simenyu eng oret ne inekei, oret noto kou, ayokto rapinik eng safari moja anan aneem rapinik choto eng Mpesa eng kasarta agenge simoboishe rapishek chechang anan si makitil rapinik chechang ak kora komuch ayokto rapinik che ngeringen kosiir bokol agenge, notok ngiyokte anan keyokun bokol agenge kobwa Mpesa nengunget komatilei siling alak tugul.

Tukuk chebo kamonut yoimoche iyat olekikonoren rabinik en benki ko tukuk choton nebo KRA pin ak ID ne original nebo chito noto ak kora ak pin cheote benking'ung, aya ak nebo oeng' komoche rabinik cheng'ering'en inde benkit kotomoiyat account noto sikoribun olekonoren rabinikuk ko sapos inde kotomo iboishen benking'un.

Eeh kwakas ketesiet chebo biik chemitei serikalit che ngelelchini kemwoe eng sait agenge akobo ngelelchinet ngwai.

Alenchini kastomayat nekapiir komachei konai akobo nemakat eng yatetab benkit anan sikopit konyor inee rapinik chekisome anan chebo besendo eng benkit ak kaporchini oratinwek chemakat inee kosuup sikonyor rapinik choto eng oret ne kararan mising.

Boisietab simoi kotoreti remittance eng Kenya ako kanetetab biik komuch koyai kochakta.

Boisioni ko boisietab kolsetab ingwek ako boisioni kotoreti kabatiik mising kotes bandaptai nebo sobengwai.

Boisioni ko boisietab kolsetab ingwek ako abwoti ale much atoi ayai boisioni kotinykei anan kosupkei ak naetab chito ne ingeen koyai kora akopoishe ngomnotenyu ayai boisioni.

Kamwa logiwek akobi sabet rani kole ui sabet mising akobo tesetabtai nebo bichu akobo kenya akora komatinyei bik chechang boishonik cheribei ichek. Akora komatinyei rabinik sikoboishe ichek eng kasisiek kwai. Akora ko bik chotok cheyaei kabotishet anan mungaroshek alak komabendi mising mungareshek kwai ngamun mani bik chealdachini anan chealei tukuk kwai.

Boisiet ni anan kolsoni ko kolsetab marakwek, bo kamanut mising kekol marakwek ne tai, ko marakwek komuch kwalda kabatindet ak konyor rapinik ako tesetai anan kotes bandaptai nebo sobenyin konyor inee rapishek ak kwae boisiet ake. Nebo aeng, marakwek komuch kopoishe chito anan koip ichek koba kangwai anan korengwai ako poishe ichek koek amitwokikwai anan kopcheichi biiko chemaimuchike marakwek choto.

Eeh amuch aaror kiy ne tesetai eng yu, kiit ne tesetai eng yu ageere minutik choto chekakikol cheka, che kinyi duduinik anan kutiik choto che aripeni minutieni. Minutieni kou, tepchei kou minutietab marakwek anan sokietab marakwek ako mising kongeme duduinik chu tugukab imbaar ako kokoch hasara kabatindet.

Eng yu, ageere sokiot noto mising kotoku kole sokiotab marakwat ako marakwani anan sokek choto bo marakwek kotoku kole marakwek che kokongongio ak kokoim kekes amun ngaro eng taban yo ageere sotonikab marakwek che kokoim kekes.

Boisiet ni ko boisiet noto bo chopetab chaik, sikochop chito chaik ko suppose anan makat inee kotindoi machanik, sukaruk ak chego ak beek ak maat. Maat ni ko maat no bo kila nepoishe kwenik, sasa makat kongen chito kolaal maat ako ndeno beek, kokorkorkot beeko koteshi beeko ako teshi machanik ako kany ine kokuut, ndakokuut koteshi sukaruk anatyo kongol akoi koruryo ako keny kidogo koruryo, ako kochuchuch maat, ngoruryo chaik kosil anyun ak keyee.

Libanet naboishe mising ko nebo libanet notak bo mpesa. Toreto mising libanishet notok bo mpesa amun myumnyum anantyo ko mamakat awendot ak robishek. Makat kitio awendot ak pin nenyu nebo mpesa ak aro ale atinye rabishek chotok eng mpesa. Eng petushek chu bo raini ko boishe bik chechang mising oret notok kolibanishe nebo mpesa. sasa makorom anan mau kele makat binemu rabishek sikoite rabishek che cash. sikuizi anan betushechu komakorom ako konyunyum nebo mpesa.

Chu ko chakulek che naatin missing' kou breakfast. Eng' yu akere maaik che kikikuut. Netai kokutu chito maaik. Nepo aeng' kotilatil nyanyek ak tuguk cho atiam kokreten karatiek. Atia kotil ovakado konem pertetap parak ak koita ap orit atiam konde sanit. Nepo aeng' ko chaik. Chaik chotok ko chai che naatin missing' kou turungi. Turungi ko nyumnyum kechop, ichemusheni peek indene machanik ak iteschi sukaruk ak ikany korurya ak inemu.

Bo kamanut mising kolset noto bo viaisik eng kokwenyun amun ne tai, viaisik ko amitwoki cheame biiko anan cheame biik chechang mising eng kokwenyun, viasik ko raisi kenyor anan kora kochunu eng kokwenyun. Nebo aeng, viasichu komuch kwalda chito ako tesetai alietab sobenyi anan imuch akot konyor rapinik kolipanchi lakok fees anan konyor rapinik koteke koot anan konyor rapinik koyae kiiy nemachei muguleldo nyin.

Omitwogik chuu ko chotok ko muchelek ak pendo. Sikoyam chito pendo ak muchelek, ko suppose kotindo inei sanit, ak kechiget ko soroch ak kwam mutyo, asimaiket. Much kwamda chito tugun cheu chaik, anan juice anan soda, sikorekto komie.

Omitwogik chuu ko pendo notok kigipeel. Sikochop chito omitwogichu, kosuppose kotindo pendo chito noton. Pendo, akopeel inei akorur komie. Nepo oeng' kotilotichi Ingredients anan toldolewiek chemogotin anan kosupkei ak chamet ab chito, noto.

Eng yu, ageere logoek choto che terter, che tai, ageere logoek choto chekikure apple, chebo aeng, ko logoek choto che naatin kou machungwek ako chebo somok ko ndisik. Logoek chuto tugul kobo kamanut eng sobetab chi anan kimugul meet amun teshini ine diet anan balasani diet ako teshi nutrients. Nebo aeng, ageere mayaaik, mayaik ko kararan mising eng sobetab chi anan bortoab chi amun teshini proteins. Nebo somok, ko tuguk choto naatin mising kou yoghurt, yoghurt kechopune chego ako koraran mising yoghurt ako anyiny mising.